Mĩgũnda mĩnini tondũ ndibataraga ũhũthĩri mũingĩ wa mbegũ, ndĩbataraga ũhũthĩri mũingĩ wa bataraitha na ningĩ ndĩbataraga aruti aingĩ a wĩra. Ningĩ nĩĩteithagia andũ tondũ andũ matihũthagĩra hinya mũingĩ, nĩmonaga nginya kĩrĩa marahota gwĩka. Ningĩ nginya mũkĩrĩma-rĩ, nĩmuonaga atĩ ũhũthĩri wanyu wa, nĩmũrahota kũiguana tondũ gũtirĩ mũrahĩngĩcana tondũ nginya nĩmũrona harĩa mũraruta wĩra.

Ũgunĩte andũ na njĩra nyingĩ ta, andũ nĩmonete nĩ marathimĩrwo ndawa, magathimĩrwo mbegũ magathimĩrwo nginya tĩĩri. Okorwo tĩĩri nginya wĩna thĩna, hena njĩra hũthũ cia gũthondeka, nĩ nginya nĩ nginya nĩũgunĩte andũ, tondũ nginya andũ mena njĩra hũthũ cia kũrĩma iria matarahũthĩra mĩnoga mĩingĩ. Nginya yakinya nĩ kũgetha, mena njĩra nyingĩ. Ningĩ nginya nĩ ĩtugunĩte na andũ ni marahota gũkorwo na njĩra nyingĩ ciagũthondeka mbegũ, magahũthĩra nginya ũgĩ wao gũthondeka indo ingĩ.

Wa mbere, nyambaga kũmenya mbeca iria ndĩnacio, njoke nyambie rĩu gwĩbanga o kahora ngĩmenyaga nĩ indo irĩkũ ngũgũra na nĩ indo irĩkũ itekũgũra. No nyambaga, nyambaga kwandĩka mbanjeti ya indo iria ndĩrabatara na nĩ indo irĩkũ no nginya ngũre gwa kahinda kau. Njoke nyingĩ, ndikũrora na andũ kana ndĩringithanie na andũ arĩa mena mbeca nyingĩ. Nyingĩ nĩ ngwĩhoya mũno, batiĩ kwĩmenya, nĩgetha ndikanakinye handũ nĩngakorwo ndĩ na thĩna.

Tũgũikara thĩ tũrĩ andũ a gĩcigo gitũ tũmenye atĩ rĩrĩ, nĩ njĩra ĩrĩkũ tũkũhũthĩra. Ya mbere, ka nĩ nyamũ icio tũkũambia kũroga, ka tũkũhũthĩra ngui, ka nĩkũiriga tũkũiriga. Ningĩ nĩ tũgũcaria andũ arĩa tũrĩ marĩhaga, matũrangĩre, nĩgetha ithuĩ tũtigakorwo twĩna hahũ. Ningĩ nĩ tũkũhũthĩra indo ingĩ ta ciagũcimakia. Okorwo nĩ nyamũ njũru, ningĩ nĩ tũgũita andũ arĩa a nyamũ moke mamenye nĩ atĩa megũcieheria kũu.

Wa mbere, nĩ ũkuona mũndũ ũcio nĩaragerera moritũ, ningĩ nowone mũndũ ũcio tokorwo ena mũrimũ wa meciria, kana, ena ũndũ ũramũgia hakiri-inĩ ciake. Ningĩ nĩũkuona tokorwo either nĩ biacara yake ĩthiĩte thĩ kĩhiko gĩake kĩrarema kana ena mũndũ ũrwarĩte kwao mũciĩ kana ena maũndũ maingĩ mũno marĩa atarahota nginya gwĩka. Nyingĩ no wone mũndũ ũcio, nĩaragerera ruo rũingĩ mũno rũrĩa ataramenya egũteithĩka atĩa.

Wĩmwega mwendia? Hena indo imwe ndĩrona rithiti-inĩ, ndikũgũrĩte na no njĩkĩrĩirwo. Ingĩkwĩhoya, nĩ atĩa ũngĩndeithĩrĩria hote gũcieheria rĩthiti-inĩ ĩno, tondũ nĩcirongerera ngarama, na ndĩna mabataro maingĩ, na mbeca ciakwa-rĩ, citingĩkinya hau, na nĩngũhĩtia mathabu makwa, harĩ maũndũ marĩa ngwendaga gwĩka. Nĩngũkwĩhoya mũno, ũrĩa ũngĩndutĩra indo ici.

Ngũikara thĩ na karamu, nyandĩke mahũthĩro marĩa mothe ndĩrenda gwĩka na mbeca, ningĩ ndore atĩrĩrĩ, nĩ mũigana ũrĩkũ ndĩnaguo wa mbeca, ũrĩa itekwĩhinyĩrĩria, kana ũgũtũma haraganie maũndũ makwa. Ngũikara thĩ ndĩmenye, menye nĩ atĩa batiĩ kũhũthĩra mbeca, ngĩroraga, ũndũ itekũhĩngĩka kana ũndũ mũbango wakwa o na ũmwe, ũkũharagana.

Ndaikarire thĩ na karamu ngĩandĩka mabataro makwa mothe na mũigana wa mbeca marĩa mabataro mangĩbatara. Ngĩcoka ningĩ ngĩrora atĩrĩrĩ, nĩ ha ingĩruta mbeca na nĩ mabataro marĩkũ no nginya hingie ihinda rĩu? Hatarĩ kũherithĩka, ndahotire gwĩbanga na kũmenyerera ngĩmenyaga atĩrĩrĩ, hatirĩ wĩra ndĩnaguo no nĩ batiĩ kũhingia mabataro maya makwa me mothe.

Andũ aingĩ nĩmathomaga gwa kahinda kanini, ningĩ nginya andũ nĩmahotaga kwaga gũteanga mathaa, ningĩ nginya andũ kwaga gũteanga nginya tigiti wa gũthiĩ kĩrathi andũ a kũraihu, na kũrehe andũ aingĩ hamwe nginya nĩĩtũmaga andũ macanũke mũno kũhũthĩra intaneti magatiga gũkorwo me nduma-inĩ mũno. Ningĩ nginya nĩĩhonokagia mbeca harĩ kũgũra mabuku mũgathomithio intaneti-inĩ nginya mũkamenya maũndũ maingĩ makoniĩ intaneti.